Haha haronania mũtambo wa Equity ũhoro-inĩ wa thimũ nĩkĩo marauga Equity Mobile , rĩngĩ nĩ ũruti wa mbeca kana wĩigi wa mbeca thĩiniĩ wa Equity.